Ore eninko tenibol cbk ning'asa aaku iata enkipande original taa niata kra pin nitoki si aaku iata passport ore enabayie niata nkuti pisai nibolie account ino petumoki ataa active

Eee kagira sirkali sanisana aanyok aishooyo irkiliku oipirta biotisho aa ninye nagira aitanyamal iltunganak oleng sanisana pee eponu aintroduce ena kadi naji SHA naa ore oltungani leabori a regular person neidim atalaa shilinki mia tatu neilep aikunaki nejia. Metaa tenelo ninyamalu aa entoiwuoi, aa enkerai kinyi, neitasheki inakadi erubata sapuk oleng tesipitali

Ee ainepuo inasesekwa apa naokie iltasati enaisho ashu naishi teboo ore si inasesekwa nitumiai apik eilata ashu epiki kule egirai amayian nkishu teboo ltunganak tenebo orporori epoito emanyatta ashu epoitoil esiai naasita.

Esipa etudupore ashu kitudupore erishata sapuk ebiotisho eimu internet oiterua serkali le sha na social health organisation metaa mpaka oltungani otii mashinani melasima pilotu mpaka taun ai regester kewon, indimidimi ake ai register tesimu eeta namaba niirony niki registae tina sha nitumoki atalaa metaa tenelo ninyamalu niata ewoi nikimitu ashu enisarunaito.